En yu akere akopa tekeet ap mlango ne kikitech ko kararanit kot missing'. Tekaani ko kikitech ke chope komye kotindai amune asikechop kou nitok. Ngeker en parak yu ko kitindai sirutik mlangoiniton notok kakisir kele "communication authority of Kenya". Ngemwab kou ni ko katak kele poishonik che tese tai en rou ko poishonik che chang' kotien gei ng'alalutik che miten emet. Nitok ko kakwautiet ne kiip serkalininyon nepo Kenya kopwat kotech tekutiet neu nitani ne imuche koyaen poishonik che chang' che ndai komasta agenge nepo kong'alalchin ematunwek che terchin. Notok keyae ematunwek che terter koguyagei ak kotes kora kip agenge nenywanet en icheget. Nitok ikere amunee ematunwek che tindai komaswek cheu chutachu ko kiko onaten poishonik amun kikomuch koguyagei icheget ak kotestai kip agenge eng' kasishek chotok che makchinge koyai.

En yu apwati akopa tuguk chotok che ki aldai en emanipo , emet notok nepo British. Ko tugul che kialdai kopunu emanito pa Kenya. Tuguchuto kialdai ko tuguk che kipare tobacco. Piik en Kipsigis saizi kekuren tomatet. En yu kekere akopa pik chemi en mlango notok mlangoit nepo aeng'. Mitei chito konorit ne mae ko chut orit tayari ko kanam inendet inatut ap mlango ko mi chito kora ne takokeni komang' ne mi orit inguni sikosup kowa akine. Ngeker en yutok, koitok ko ole kitaksen piik anan ketachen pik che itu emaniton pa British kotieme icheget konyor tomatet notok ne makchingei.

Tuguk chepa kamanut en ere yu ko tuguk che chang' kot missing' che akere en ere yu. Nginam kemwa akopa tuguk chepa kamanut en yu ko notok ne tai kekere akopa penderet notok ne kakiratchi parak. Penderet nitok kakiratchi parak kekere kele penderaniton ko mi eng' kalaitnyin ne pirir. Kora en ere yutok kekere akopa kalait notok ne talelia, ko mi ki ne kakichute ne tui ne mami tot anai ale ne inguni saidi ndapuch kit ne tagu en yu ko penderet. Ngemwa kora kiit nepo kamanut en yu kekere kora akopa chorutiet anan choranet ne kikichoran en eunek ap pik aeng' che kekatgei koparu chamyet ak kip agenge netinyen hei pik. Pichutok ko pik chotok chepo chamait nepo Jubilee. Ni ko chamait ne tieme koip pik kip agenge, notok amunee poishen icheget choranet nepo pik aeng' che kakatgei kip agenge.

Ngemwa akopa atindonot nepo pichaini mi ro yu, ko atindonik che mang'u ko atindonik chotok che miachen kot missing' amun kit ne kikere eng' ko kit nepo kamanut notok ne kikuren karit. Karit en inguni ko kalechin kit ne chamat kot missing' amun niker en kenyinikonye ak kenyit ni anan iker kora kenyishek che chang' che kikopa ak kenyishe chu kimi eng' nguni ko chang' pik che tindai karishek eng' nguni amu kinai kole tindai kamanutiet ainon karit eng' kipkosope. Ngimwae akopa karit kontaretech yan kimache kepe sapari anan keriakte wui ole kimakchinigei. Noton ko kewendi chito komasta ne ka makat ipaishe saishek tuteen. Ko yache chito ipany karing'ung' ak ichakte iwe ye kewendi ko manamden saishek. Notok ko ikere ile chi tugul ko tieme konyor karinyi ndanda mwan ine sapet anan mwan ole inyorchi chepkondok, kotieme kora konyorchigei karit. Karit ne kikere en yu ko notok ne mining' ako tindai ine kalaishek chotok che lelach.

En yu akere akopa pichait noton nepo kerutik che terter chemi en Nairobi. Ngeker akopa tekutiani ko tekutiet ne kikitech kokoit kot missing' ako kikitech eng' koindo. Ko teketnyi ko tekeet ne kizungukan notok kikitech kora ak kikachi kainet ne kikuren KICC. Ngemwa KICC ko tugul ko kakile Kenyatta International Confession Center. Eng' yu komi ofisishek che terter. Ngimwae akopa KICC kora ko komasta ne tam kindoi dukoshek che echen. Chotok che imuch kotuya piik che terter kopun ematunwek alak. Kora ko tuyet nepo orit nyon, tuyet ne tiyengei pik che punu emanyon nepo Kenya ichegei. Sanasan yan kiae igorta notok nepo piret ap kura ko tam petut ne kicheng'e ne kiaroru chito nepo kura keaen yutok ng'alek ap election.

Ko a chito ap media enerou ako kakerchi chito ap Kenya Power Limited Company ako toma kokaswan anan toma kokaschi pik akopa rupenet ap mitait. Ko nguni ko a chito ap media amwae eng' keteshiet ale, " Amunee ngepirchi pichuto pa KPLC ko ma walu anan ko ma ipe kakwaut age tugul eng' kou ye kakimwachi". Ye kakemwa kou ni ko chotok pik ap Kenya Power Limited Company korate aibu amun kakiparasta icheget kainai ematunwek. Kainai pik che terter en ematunwek, en emaninyo pa Kenya, ako iman kokase kora kandoindetnyan, ko imuch kefutan kasi icheget ako ng'et ko matindai kasishek amun icheget ngemwachi ki ko makase kiit nemwai pik chemi ng'weny en icheget.